kakua nyamalaratin natii eramatare oo sinkirr naa kaji ikoni pee egilunoreki te emurua inyi

Kaji iko incheriaani e sirkali pee elimu bei oo sinkirr?

Kaji ikoni pee iboori eramatare oo sinkirr saidi te enkong ang?

kaji ikoni incheriani e sirkali pee elimu bei oo sinkirr?